Ber miyudo kuom pur mar yien, mokuongo yien nigi ohala mar kose tii bang'e tinyalo use kaka inyal los godo bau mar gedo, mar ariyo, inyal tii kode kaka yien, kata be , yien owuon kelo koth e gweng', kasto yien bende miyo jii tich, ngato kanigi puodho maduong mar yien, onyalo kelo, onyalo ndiko joma puro ne e tich kanyo kasto ochulo gi, koro joma ochulo go be yudo ohala kuom teko gino